Mae en koth apoth. Ikuong imoye e chieng', bang'e kosetuo, ti inyalo puke ei puodho, kata inyalo poke ewi gimoro bang'e to ikuore e puodho

An gi pacha, aneno ni en gimakare mondo omi ng'ato obedgi jang'ad rieko mamare kuom ngima mar paro. Niwach samoro inyalo yudo ni ng'ato obet to en gi paro moko machande, manyalo ore kata mondo omi otim gima rach. Samoro ng'ato nigi paro moro machande, onyalo yiero dhi okaw kata ngimane, to mano bro kelo chandruok ne anyuolane tee.